Gik maneno kae gi gin kute. Gin kute maketho cham, ketho alot, giketho oduma, giketho kata alot skuma kata bo. Kamnio aneno ka, to mamoko gi wan mana gi nying achiel, be iluongo ni kute. Mafuyo gi wanyalo luongo ni ong'ino kata ochunyno kata lee mafuyo.

Aneno ,badha kor acham aneno chupa moketie yath, batha kor achwich aneno it machunga kod alote makute oketho, kute gi waneno gi e it alode waneno gi e it machunga kata it mapera to waneno ka japur ni oyudo rieko ma onyalo loso go yath e yo mayot kotiyo gi gi go moyudo e ode, chupa en go kitungu saumu otiyo go sabun gi pi gin gik ma japur nyalo yudo e aluora mare ,koro otiyo gi gigi mondo mi olos yath monyalo goyo ne kute maketho ne olembe ge kata alote seche duto ,magi gik maki tiyo go to ok iti gi pesa mathoth mondo idhi ingiew nikech chupa en gima inyalo yudo ,pii inyalo yudo sabun inyalo yudo kitungu saumu be nengo ne ok tek ahinya mondo mi ilos go yath manyalo riembo kute ,tok apar ka gigi bende nyalo kelo kata hinyo dhano ka ji pochamo machunga gi bange

Yien ni kod ber mathoth. Achiel kuom ber miyudo e timo tich mar pidho yien ni inyalo use kendo onyalo kelo ni pesa. Yien bende kodongo inyalo bare maloke yien ma jochweko chwako. Kodongo bende ka en yien minyalo ged go onyalo tiyo tich mar gedo. Oboke mag yien bende inyalo tigo mondo olokre kaka owuoyo makonyo loso lo e puodho. Ka en yien mar olemo, olembe monyago go bende inyalo chamo kaka wuon japith yien. To bende inyalo uso ne joma moko bende mondo konyre golembe ma yien kelo. Yien nigohala mathoth. Okonyo bende aluora mar dakwa kawapidho gi. Samoro ka yembe kudho matek to yien no e gima dwarore mondo okonyo kata geng'o yamo made muk ot kata auka mager yien ema kuongo geng'e kapok ochopo e ot.

Eh to ma thuol malich manage jowadwa. An onge gima aneno makelo mor e wanga. Aneno mana gima kelona luoro. Ma kopo ayudo thuol machalo kama, komako na nyanya, aparo ni anyalo ringo ma we nyanya go madar kata kanyo jowadwa.

Kang'iyo to aneno puoth pamba kendo aneno ka japur ochung e puodho. Aneno ka okaw thuolo ne mar puro kama duong. Kendo kang'iyo pamba ne gi gichalo pamba maler. Kendo en japur mageno keyo maler. Nikech osetiyo matek. Kang'iyo nyaka kuma wanga nyalo neno e pichani, en puodho malach kendo ober koni gi koni. Ok mana kama ngani ochunge kende to ober nyaka kuma puodho ogike

Ahero ma ng'ani oting'o e bade kor acham nikech oneno mar alum kendo oneno manigingima kuome. Oneno manigi chia kendo ma ywa wang' moloyo machielo moting'o e bade kor achwich.

Aneno puodho mar spinach e nyima ka. Aneno ka japur ni oketo lum ekind alote gi. Lumbni konyo keto ng'ich e puodho. Ng'ich mantie mantie miyo lum ok tuo kur. Lote mar spinach kelo gik mabeyo e dendwa. Okonyo ringre wa. Alot bende mar spinach ni inyalo yudo uso kendo mi yud nueng'o. Omiyo en gima ber timo tijni. Orito puodho e yo maler. Nikech king'iyo puothe ni kama wang'a nyalo neno ni ok ane buya nyaka tung'. Kendo en puodho mabende maduong' omiyo an gadiera ni oyudo yuto kendo oyudo nuengo' maber.

Aseneno ka ipuro kiketo duonde mag rabuon e dala. To eboma kuonde ma lope tindo aneno ka jomoko osechako pur mar keto low e gunia kendo keto rabuonde kata alote e gunia kaka aneno e pichani. En gimaber nikech ok ochuno ni nyaka ibed gi puodho maduong' e ka mondo mi ibed kod chiemo. Inyalo tiyo gi low matin ma in go no titiyokode e yo maber tiyudo chiemo mana kaka ng'ano oketo rabuon e ogunia kendo onyuol ne maber. Koro obiro kayo rabuon.

Aneno nyithi skul kadwaro idho gari ma gidhigo dala. Ma en gima ok wendo e wanga. En gima waneno ahinya ahinya ahinya ee boma kae. Ka nyithindo oa skul godhiambo kata ka gi dhi skul gokoinyi to geche tin. Tilaro. To joma dongo to bende ok dwa wene nyithindo thuolo. Koro iyudo ka nyithindo bedo gi chandruok ahinya kokaw seche mathoth kata korito gari mondo mi odog e ot e wang' sa. Kata mana gokinyi mondo mi guyud geche gi magi idhi magichope skunde gi go e wang' sa. Bedo matek. En ngima matek ne nyithindwa kendo iyudo ka gisandore kagibedo gi pek eyor wuoth skul nikech jonyuol mang'eny ok nyal chulo bas moko makaw nyithindo e skunde ma ni kod bas. Ma to adieri onego sirikandwa one kaka nyalo konyo nyithindwa.